Katemo rango pichani maber, to aneno jalno moro ma ochung', to kendo e ng'eye aneno pichane moro, to ondik ni Happy seventy first Birthday. Ma tiende ni ng'ani en e nyasi, to chalo ni en e nyasi, ni otemo tomo gino ma iluongo ni Happy birthday kata nyuol mare. En gino mamiye mor kendo miye paro kaka ndalo machon kaka ne onyuole. To jalni ochalo ng'ano manie sirkal kata en e tich moro madit kata maduong' e migawo mar sikal. Kendo aneno ka gima en kanyo no molosi, kendo kanyo ma itime gigo ma ya ngufu. Kaluwore ni odus kuma entiere ni e yo moro makare. Kendo e ng'eye kocha to achak aneno jogo moko machalo ni gin ji ariyo to gibedo kendo chalo ka gima gitimo gimoro kata girango gimoro. To jalni aneno kagima ochung' e mbele, kendo chalo ka gima nitiere jomoko matemo rango kaka en gi nyasi mare mar nyuolne. Ma gino makelo mor e ngima ji.

Katemo rango pichani maber to aneno jalno ma ochung', kendo e ng'eye be achak aneno pichane. To kendo ka achak aneno mabert to ondik kaendi ni Happy Seventy First Birthday. Mano tiende en e nyasi, kendo en e nyasi mar nyuol mare. Aneno ka gima jalni, en e nyasi kaluwore ni ene kanyo no moro ma nitiere jomoko kendo aneno ji ariyo e ng'eye. Happy birthday en nyasi ma itimo kiparo godo nyuol mari. Kendo karange maber to jalni chalo ni en e, en ngatno manie sirkal. Kata e ochung' ne migawo moro maduong. Kendo chal kagima oyudo mwandu moro makare. To kendo ochalo ka gima en gi jomoko ma bende obiro konye mondo omi obed gi morni, kata nyasi ni. Maen achiem gino makelo mor ema omiyo en gi nengo. Kendo kata karango maber aneno ka kuma en ntiere ni en kanyo no ma odusi kendo en gi nengo maduong.

katemo rango pichani ni maber taneno jogo magin jii maromo auchiel to kaneno gi maber taneno jogo morwako kode kata lewni togi aneno jogo be morwako lewni go mag jo polise maen tiende ni nitie kaka kae nyalo bedo ni en od no mar od polise kendo aneno apisas kata jogo kidendo ni polise makelo kwe kendo rito ji duto. chalo ka gima jogi gi jotelo to negibiro loso gi jogi mochung ne arita kwe tokendo kata kanene maber taneno kajogo magin polise ariyo ochung e tie gate kae kaachiel kod ntiere moro manyabedo ni manyako ochung gi jogi morwako lewni go ma bechgi ni malo chalo ka gima gin gi kwayo moro kata gitemo rango gimoro matimore kae. gini nigi nengo ni jogi magin polise miyowa arita makare e gwengewa kendo ginema girito nwa mwanduwa duto. maen gino ma sirikal konyogodo jii mondo mii gibed gi kwe